Ore entoki nalotu indamunot tandol enaa, naa kegirai ashum kule toolkukurto anaa utamaduni oltung'ana lol maasai, egira aitodolu ajo ore enchumata e kule naa entoki e tipat ashu entoki e maana too ltung'ana pookin enkata pooki nayieu iltung'ana nenya endaa sidai, lazima peyie etumoki sii ninche aatorip kule nche aok e oto ashu eok aa fresh, peyie eisaidia ninche enkata pooki anaa nenya ninche anaa endaa enche.

ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa kegirae ae advertise esiai esiai olooni ashu egirae appreciate aisho iltung'anak isawadini lotaasa entoki sidai tonkampunini tofauti tofauti neeku ore ena siai naa enetipat ashu ene maana amu kisaidiyia iltung'anak metayiolo engolon enye enetii eniko eni improve tenaduo siai peyie etumoki aitishipa ir clients netumoki aitishipa sii iltung'anak laduo logira asaki esiai neya enkampuni sininche dukuya peyie etumoki enkampuni aendeleya enaake.

ore embaye naitiship tena siai naa kegira nkineji kuna nagira anya oltaka ashua nagira anya naduo kinyat endaa pookin naitayioki tonkotelini netumoki ninche ainasa peyie epiru netum sii kule yiolo peepiru netumoki wafugaji atimirr aitobiraki impisai sidain peyie etumoki ataa inetipat kisaidia iltung'anak tonkoitoi pookin nayieu oltung'ani nitiship ninche nepiru sininche peyie etumoki ataa entoki naata bei tiatua olosho ashua entoki naidim naaji aisaidia olopeny enkata pookin nanyamal.

ore embaye naitiship tena siai naa eh ilarikok ashu iltung'anak kutitik logira aing'oru endaa enye enaake keun irpayek eh neponu adung eh neponu anap tongarrin ashu toltukutuki aya iwuejitin sidain nepuoi amirie nepuo sininche aitiship iltung'anak ashua nepuo atum impisai kupitia enkoitoi namirieki irpayek apuo ae hire ingarrin ashu etum inaduo garrin nalaki peyie eponu aas enaduo siai neponu adung irpayek netumoki sininche anoto mpisai enye anaake natumoki aibung'ie irmareita lenye.

ore imbaa niyieu oltung'ani pitumoki ataasa ena siai eyiang'are onkishu ashu eyiang'are ontare naa lasima oltung'ani piyata experience niyieng'ie enkiteng pemilo ake ae mess nidung koon ashu lasima piyata experience niyieng'ie enaduo kerr atumoki aitai irubat pookin nitumoki ataa miyiang'aki olchoni inkirik pemenap olchoni inkirik pemeeku hasara toladuo tung'ani logira aifuga neeku ore ena naa entoki etipat kifaa peyiolou iltung'anak ashu kifaa vifuzai iltung'anak petu, moki sininche atayiolo venye enayieng'isho te teleleki pemepuo ake nepuo ae mess nedung ate ashu nitaas ate entoki nemifaa ee naitaji oldakitari.

eh, ore eng'eno naata naipirrta ena baye ore ena baye naa empejoto orpayek uh, ore lelo payek naa ore enilo emukunta nigelu iloshi payek looto aitobiraki irpayek sidain ashu irpayek eh lookuto limitoki oltung'ani ae struggle tenenya neeku ore sii ena baye mifaa nisuyi irpayek peyie meeku ake iloshi loony irkastomani ashu iloshi loinosa enkima oleng' kifaa ake piipej aitobiraki aitumia experience peyie mitoki oltung'ani ae struggle ashu mitoki oltung'ani alo ae aribikia enkata pookin nanyaita.

ore embaye nanyorr tena naa kegirae aefuraia entoki naji christmas ashu eidata olari ore entoki etipat tena toki naa kitadamu iltung'anak einoto eyiesu ashua itadamu iltung'anak ajo etijing'aki likae ari eh peyie etumoki iltung'anak ataa keeta indamunot tolukuny ashu keeta entoki telukunya ajo kifaa nichenj nees intokitin sidain ashu ashu kifaa nichenj nedamu inkulie tokiting neeku ore ena naa enetipat oleng toltung'anak pookin enkata pookin nayieu oltung'ani ni celebrate christmas ashua eidata olari neeku enetipat enatoki oleng.

ore entoki naitiship tena baye naa eh ilaramatak ashua logira amirr inkerrai enye aya osokoni torgoso neeku keng'as aisho metadaata eh peyie etumoki nkoshuak ailepu petumoki atimirie enaduo piron enkerr ashu etumoki atimira aitobiraki anoto inaduo pisai nayieu ashua ore ena kelelek aa olaramatani loinying'ua enkerr tosokoni neeku kegira ninye ashuk ang pelo alo aramat nelo alo aisaidia ninye tonkolong'i naponu aninye olaramatani lontare neeku ore enatoki naa entipat etoki etipat oleng toltung'anak pookin tenenyok oltung'ani.

Ore entoki nagira aasa tene, naa butchery ena, nayieng'ieki nkishu, ashu ntare. Ore enatoki ne enetipat ashu enemaana, amu ninye supply inkirik e aisapulaayaki iltung'anak pookin lotaana, lolakua, iltung'anak pookin lonkotelini, loyieu inkirik. Neeku ore ena nentoki etipat, kifaa petaa iltung'anak loota experience eyiang'are ontare ashu enoonkishu, peyie mepuo nepuo ayiang'aki nkiri olchoni, neku asara taladuo tung'ani, ashua nepuo ainyal inkiri ontare, meyiolo aitayu aitobiraki, nimaniki etaa asara tenaduo openy busher ashu taladuo tung'ani loinyang'ua naduo tare.

Ore entoki ningo peyie iyas ena siai naa lazima peyie iyiolo ingaitubulu naitayu ilmatunda sidain arashu ingaitubulu naitayu kulo matunda peyie milo ake oltungani ajo Alo aitayu entoki nimifaa arashu aa niko aitayu entoki torono naiwose nanyiale nimikisaidia neeku ore ena lazima peeta oltungani engeno naipirta engabila pookin oo matunda pee etumoki ninye aitayu teleleki, netumoki sii aitayu tenkeno peyie melo aiumisa kewon too laduo kiku arashu nelo aitayu intokitin naaya ninye asara enkata pookin nayieu nitayu ilmatunda.

ore entoki nagira aasa tene naa ilairemok lotunishote nitai intokitin aipakaki ilorii eh, ore pitai intokitin aipakaki ilorii eh netumoki oltung'ani eh atapejo enaduo kop peyie etumoki atubulu epirr ashu etumoki atapejo inaduo tokitin peyie ichafua olchafu pookin lotii nerr imoyiaritin pookin natii ashu ing'uesin pookin pee yiolo eikuni enkae aitubulai nebulu teleleki ashu nebulu te urahisi neeku ore ena naa entoki etipat toltung'anak pookin enkata pookin nayieu oltung'ani neunisho.

Ore pee enetipat enaa bae tooltung'ana pookin, ore embaata oo nkishu naa entoki e maana ashu entoki e tipat too ltung'ana pookin, amu ore embaare naa keisaidia iltung'ana metaa ore enkata pooki nabakisho oltung'ani netumoki ataa ore inkishu enyena naa meibung' oloirobi aashu aa meibung' imoyiaritin pooki enkata pooki. Neaku ore enaa toki naa enetipat oleng' tooltung'ana pooki, ashu too laramatak pooki loo nkishu teneibooyo imoyiaritin o nkishu mapema, peyie ebulaa nchoo enche nemeitoki nchoo enye aatum tatiso ashu tatiso pooki enkata naramati nkishu.

ore entoki nadamu tenadol ena siai naa ilaramatak lonkomiyani logira aisho naduo amiyani enkare enkata pookin peyie etumoki ninche aesavaiva ashua etumoki anoto ae atamoku environment enaduo kop neeku ore ena naa embaye etipat tenitoti inkamiyani peetum sininche afya ashua eeku misumbua ninche enkure enkata pookin natii orpurkel kifaa oltung'ani penyikaki esiai enye eh nees aitobiraki pemitoki inkamiyani enyenak arruoyo.

ore entoki nagira aasa tene eh, naa enkare ashua oreyiet logira aitayu logira aruko ashu oreyiet oloshi loim enkare neeku ninche eitumia iltung'anak aitayu osunyai eh, osunyai lomiri apuo ashetishore niaku ore ewueji netumie ninche iropiyiani naa keponu nepuo aitai ele sunyai tiatua eh oreyiet neponu ingarrin aaya nemiraki sininche peyie etum sininche impisai naitumia tonkolong'i enye enaake neeku ore enatoki naa enetipat tenees iltung'anak pookin ashu irbarnot pookin petumoki anoto impisai naidim sinye aikimu ate.

Ore sababu naisho matanyora enasia naa ee ore peyie eaku keeta ltunganak nkaitubulu pookin tolchambai lenye naa ketii nkaitubulu naitau irmatunda tofauti tofauti ,ore si kulo matunda kisaidia ltunganak enkata pookin nanyamal oltungani ashu enkata pookin nayieu oltungani neas esiai ashu nayieu oltungani nei boost osesen lenye nenya irmatunda laduo latubulutua tolchamba peyie etumoki aibusta osesen lenye ,petumoki osesen lenye lenye atisidana afya enye.

Ore enkolong nataasa enasiai, eh nentoki etipat ashua enkolong sidai, naidim oltung'ani ataa ketum impisai enyanak enaake, ashua kidim ai kimu keon, aing'uraki keon esiai, nees enye onkaik, aitayu lolan togarrin, nepuo apik store ,ashua nepuo apik ewoi nifaa, netii lolan ewei nemetii enkare, ewei dry, ewei clean, peyie etumoki ataa koree enaduo daa na kebikoo, meseki ainyala etii store ,netumoki iltung'anak aitumia enkata naado ashua enkata pookin nayieu oltung'ani nemir, ashua enkata pookin nayieu neyier.

Ore eninko peisum oltungani mibunga enasiai naa lasima peyiolo oltungani enkabila orkiek labulu tewueji natoyio arashu ore ake peebulu netumoki oltungani aingoru ewoi naun ashu a mpirbili meun laduo landerera ,ore peun nebukoki enkare neisho time pemesieki ainyala, neaku ore enaa naa entoki etipat oleng saa pookin nayieu oltungani neunisho lasima peyiolou oltungani kulo kiek petumoki atuunisho.

ore ena baye naa enetipat temurua ang ashu temurua natii amu ore ena baye uh, ore emboloto uh, oltokitin orkalabati peyie etumoki aishoo enkare meima ashu meima enkare pemitoki aibok takataka naa enetipat oleng amu kisaidiyia irkalabats metaa menuka niaku mitoki aichafua orbaribara ashua mitoki aisho enkare meima shumata orbaribara ainyiel enitaini irkalabati ashu tenitaini elchafui torkalabati nemitoki enkare ainyiala keeku enkare enaduo nalo flow aiflow ake aitobiraki tenkata pookin enchan.

Ore ena siai naake sapuk oleng' tenkop ang' ee kore olturoto ashu aa olturoto look intokitin ashu olturoto pookin ee loitumia oltung'ani apik enkare emukunda enye nee ene tipat kifaa nikarari peyie eeku security tooltung'anak pookin metaa enewosh enkare naake eeta security ashu aa ore enkata pookin nasha nemetumoki nkera ashoi atijing', eeku ake iboloki ake oltung'ani ntokitin pookin esaa pookin metookisho nishukunye alo aas enaduo siai naifaa nilo aas endama pookin. Neeku ore olturoto nifaa ake nikarari.

ore ena siai naa enetipat oleng tenkop ang eudunoto enkare eh, naitumia solar amu ore tonkuapi natoyio naa ketii enkolong oleng neeku kidim enaduo olong aipampa enkare eh naitumia iltung'anak pookin erishata pookin nayieu netumoki iltung'anak ataa elairemok ashua aitumia enaduo are airemisho enaduo are nae pump enkolong neeku ore esaa pookin nairowuaju netumoki enkolong aepampa enkare nitumia iltung'anak awok ashua nitumia iltung'anak enkata pookin nayieu oltung'ani enkare neku keeta usaidizi enkare enkata pookin indim ake aitumia oltung'ani enkare.

Ore embaye naitiship tena siai naa ee ore ilairemok pookin le coconut ee naa ketumoki ataa keeta osokoni ashu ketumoki airemo enaduo coconut bila matatizo, kirem oltung'ani coconut enye aitobiraki ore ake piidip airemo nelo apik ashu ing'uraki market netumoki ayawa tenaduo gari enye arashu toltukutuk lenye neya town alo amiraki ir customer ni peyie etum siinye anoto ropiani naikumiye keon arashu etum iladuo customer ni lootumoki atimiraki ntokitin te leleki peyie etumi siinye aikimu keon te maisha enye.

Ore entoki nagira aiendelea tene naa ilairemok le nkop natoyio logira aun nkaitubulu enye too ng'umot ashu tenkop naroyio natoyio peyie nebukoki sii sininje enkare peyie etumoki nena aitubulu atubulu aitobiraki netumoki aibung'a enkata pookin enkop, netum intona nidim ai survive a tenaduo wueji mpaka enkata nayeu oladuo aunoni nitayu ashu akesu irmatunda loo naduo aitubulu natuuno. Neeku ore ena naa entoki e tipat oleng' naitiship iltung'anak pookin te nkiremore.

ore entoki nagira aasa tene naa eh iltung'anak ashu ilairemok logira aifyeka inkiwanjani adung nkujit peyie etumoki ninche ataa keeta ewueji neunie nkaitubulu enye ashua peyie etumoki ataa ore inaduo aitubulu naa kesioki abulu ashua kesioki oltung'ani atum esiai pookin nayieu eh kuhusu inkaitubulu eh, neku ore enatoki naa entoki etipat oleng teniyieu oltung'ani niunisho lasima peng'as aifyeka uwanja ashu e field pee etumoki ataa ee keun efi keun inaduo aitubulu teleleki.

Ore sababu paanyor ena siai naa ore nkaitubulu ee tenkop natoiyo naake isaidia oleng' sana sana eneuni irkeek amu keyau enchan. Neeku ore ena naake egira ilatikok ashu iltung'anak lotegeluaki aitasheki iltung'anak loo nkaek metuturo ngumot ashu mitobira ewoji naidimi atipik nkaitubulu enkata pookin peyie etumoki atubulu ninje tenaa irkeek, netumoki oltung'ani aitubuku te leleki. Neeku ore ena siai naa entoki e tipat oleng' toltung'anak pookin enkata pookin nawunisho oltung'ani tenkop natoyio awun irkeek.

ore entoki nadamu tenadol ena naa iltung'anak scientiest ashu iltung'anak eh loos uchunguzi logira aing'orr intokitin ashua apej entoki eete apejie enkima aing'orie entoki enkolong netumoki atapej ashu ainua enaduo kima eh neku ore ena naa technology sidai ashu embaye sidai tenees iltung'anak amu keponaa eng'eno neyiolo iltung'anak intokiting kumok kuhusu eniko enitumia enaduo olong ashu enaduo solar peyie ees nkulie ntokitin ake kumok eh teleleki ashu naidimayu nees oltung'ani.

ore entoki nagira aasa tene naa inkaitubulu etipikaki ewueji sidai nidim ninche atubulunyie ashua nidim ninche ata meeta entoki nae disturb meeta orng'usil lotum mesioki sii arruoyo teleleki neeku ore oladuo eeh, oladuo airemoni kelotu ake ainepu inkaitubulu enyenak aa fresh mitoki ainyiala keeku sii kidim oltung'ani ainasa enkata pookin nayieu enaa endaa ashu emirr amiraki intaoni ashu irkastomani lontaoni esaa pookin nayieu nitumia ninche.

ore maendeleo nayieu nadol tena siai naa kifaa naaji neyauni isolai nailepunyie enkare mashinini nailepounyie enkare tenkop amu ore ena naa esiai orpurkel ashu orpurkel ele neeku ore iltung'anak ee keoku enkare towuejitin, tonkadorr neeku kifaa peete iltung'anak e solar neeta enaduo mashini nailepunyie enkare tenkop peyie etumoki ninche ataa ee ore iltung'anak lorpurkel naa iltung'anak lotum enkare teleleki mesioki sii aiteseka netum inchoo enye enkare tenkata pookin nayieu neeku ore ena kifaa nenyikaki ilarikok peyie etumoki aisaidia wananchi milepunyie enkare tenkop.

ore enkolong nataasa ena, naa enkolong apa ee nagirae aanyu iltung'anak ashu enkolong pookin nayieuni supukuu ashu enkolong nindurra nipuopuo ong'ota eh nipuopuo, nipuopuo aitai oseet ashu pepuoi aitai manyisho tiong'ota yiolo enaduo manyisho eh nidimi naa kibidi pee eyierishoi neyieri endaaa tiong'ota ning'oru isoitok nisotu irkeek ning'oru enkima niata sii emoti duake nitanapua iyata enkurma nitumoki oltung'ani ateyiara enaduo daa teleleki ashua tesidai tenaduo kurma ino nitumoki aisavaki iltung'anak minasa enkata pookin nayieu iltung'anak.

Ore ena baye pee ene tipat te murua aang' naa ore eunore orkeek too nkuapi naatoyio naake ilepunye ee enaduo weather ashu ilepunye iteleku erishata enchan metasha. Neeku ore irkeek kifaa piisaidia ilarikok, iltung'anak ainyang'aki irkeek looun too muruan enye peyie etumoki ataa ee iltung'anak looun irkeek enkata pookin peyie eyau laduo keek enchan nibadilisha sii weather ina kop metaa kirobi. Neeku ore ena siai eunoto orkeek nee ene tipat oleng' kifaa piibung' iltung'anak pookin enkata pookin pee isaidia enkata pookin nayeu iltung'anak enchan sidai.

ore enikoni tenetumi ena baye, naa kelo oladuo airemoni nelo emukunta nelo aitayu ashu elo agilu ormalenge oku ashu oloba anaa osidai penyai yiolo pegelu ormalenge oku eh nelotu nituku oriong nedung'udung aitobiraki nitai ilanterara ashu iladuo ng'anayio lotii atua ore peyie eitai netumoki ataa eh kegira inye aitumia teleleki netumoki ateyiara netumoki aitai enaduo daa naba enaa enayieu naisaidia sininye enkata pookin neku ore enatoki naa entoki etipat oleng toltung'anak pookin loiremisho.

ore entoki nagira aasa tene naa olaramatani loo nkerrai arashu lonkishu logira ninye aisaidia enkerr enye eishoi ashua metoishoyu ee ore ena kerr naa lasima petaa ore enkata pookin nayieu olaramatani nipang'aki ormeregesh venye enaiki ashu ing'uraki ormeregesh lempeku peyiee eeku ore irkuo lopuoi ayiu naa irkuo likisaidia sininye iyie ashu likim boost sininye iyie tempeku ira oladuo aramatani neeku ore enatoki naa entoki etipat oleng tenegelu iltung'anak eh, ilaramatak inaduo tokitin nayieu petumoki aitishipa iltung'anak ashua petumoki aitishipa ninye olaramatani.

ore eninko tenisum oltung'ani peyiolou ena siai, amu empoleya egirae aitobirr tene eh nailepunyie ashua naitobirr eh aitobiraki iltung'anak esiai tolchambai nepik empeku ashua nitobirr osinyai metaa oladuo fertile ore eninko tenisum oltung'ani naa ilo oltung'ani ning'oru irkuniani nilo asotu impoleyani nincho midikomposa aitobiraki tiatua ilo kuniyia ore ake pee idikompos ee nindim oltung'ani atumiyia atuunie inaduo aitubulu inonok pee ebulu teleleki ashu, ashu pee ebulu tentoki, tembaye sidai netumoki sininche aitobirunye metaa nempeku nemeeta imoyiaritin pookin naisumbua.

ee ore enkabila omali nanyorr ashua esiai nanyorr tenasiai naa ketumoki ataa eh ore intokitin naa kebulu te urahisi ashua kebulu teleleki amu keore iladuo ng'anayio lotuunoki naa ile mpeku kee naa kitasieku faida ashu kitasieku embulunoto ontokitin enkata pookin neeku kifaa oltung'ani peyie eme ore inaduo aitubulu nilo agelu tonkampunini sidain pemilo ake agelu inaduo naata imoyiaritin ashu inaduo nemesioki abulu ashua intokitin pookin nemeeta faida neeku ore ena naa entoki etipat oleng kifaa nifunza iltung'anak ate payie egelu intokitin sidain.

Ore entoki nadamu tanadol ena naa wafugaji ashu iltung'ana ogira ai fuga mparasini. Ore ena naa entoki etipat toltung'ana pooki enkata pooki amu kelo oltung'ani neli agelu imparasini sidain naduo naidim atoyu ashu atoisho neyiu sii ninche kiotin sidain ashu nkiotin naata empeku, peyie eeku naduo naapaash emoyian ,kidumu emoyian sii kidiamu saai pookin idim ake atotio oltung'ani, enkata pookin olameyu ashu enkata pookin enchan, neeku ore ena tooki naa ebaye etipat oleng' toltung'ana pooki loi fuga mparasin.

ore enikunari enasiai temura ang, naa kegira aendelea vizuri amu etaa wore iltung'anak pookin naa kitamani entoki naji zero grazing ashu entoki naa iyen ake enkine ino nilo aing'uraki inkujit irragita ake niyaki nidung'udung'oki nintobiraki amu etaa wore enasiai naa kisaidia inkishu ashua intare metaa mibung imoyiaritin asioki amu ketii ake enaduo quarantine enye ashu enaduo area enye openy edaa neeku ore ena naa entoki etipat oleng kifaa nii nifuga wafugaji nejia peyie eisaidia ninche aitumia inkujit vizuri nisaidia sii meta wore nkujit tolchamba naa kedung'i ake nepiki ewueji sidai petoi pishori intokitin.

ore embaye naitiship tena siai naa technology nagirae aitumia audu enkare ashu ae supply enkare meshomo enaduo wueji neyieu oltung'ani eh, oku ore ena technology naa entoki sidai oleng amu kitumia metaa ore enkare chafu nejii nidimi ae risaikola nitainyieki nkulie tokitin nkulie ariak sidain enkare naidim oltung'ani atooko nidim sii aisho intokitin enyenak metooko nidim sii sininye oltung'ani aitumia tiang' enaduoa are neku ore ena siai naa entoki etipat oleng technology sidai kifaa nifunza iltung'anak ate peyiolou ae risaikola ntokiting.

ore entoki nagira aasa tene, naa olopeny olchamba logira aitobirr olchamba lenye aitobira ewueji nekedoo iltung'anak ashu ormunanda ashu orkedet loitumia iltung'anak ajing'ie oladuo shamba pemitoki iltung'anak ainyiel esiai olchamba nimitoki sii eeh aata iladuo loim treespasses neku ore enatoki naa entoki etipat oleng kifaa pitobirr iltung'anak eeh, iltokitin tolchambai lenye pemitoki iltung'anak aimim ake ovyo ovyo pisaidia sininche metaa eeh keeta protection tolchamba lenye pemitoki entoki pookin aim.

Ore enkolong nataasa ena siai, naa enkolong etipat oleng',arashu aa ore ena siai makewon naa entoki etipat oleng',amu ore teneun oltungani emboosho neun sukuma nisaidia ninye makewon arashuu teneeku oltungani olairemoni naa ninye isaidia, amu keeku keeta mahitaji arashu keeta shugulini kumok enyanak naisho impisai arashuu aa atobirie impisai sidain, netumoki sii oltungani atudungoi ingulie tokitin pee mitoki alo towon nelo ainyiangu imbuka, nelo ainyiangu imboosho neeku ore ena naa entoki etipat oleng' too tunganak pookin terishat pookin naunisho iltunganak.

ore eninko oltung'ani pintobirr enata asu ena daa naa ing'as oltung'ani agelu inaduo kuashen fresh eh nintuku niwoj aitayu oladuo shoni lioring nidung'udung aitobiraki ore pidung'udung eh nindim oltung'ani ashomo nintai cabbage tolchamba nilotu adung'udung sininche nintuku nitumoki aing'oru ilnyanya nitumoki aing'oru eilata ning'oru kitunguu ning'oru shumbi wemoti nitumoki atudung'udung'oki ninche enaduo moti nipik enkima ninkarang aitobiraki peeku inainosayu ashu pintobirr oltung'ani endaa sidai nainasai erishata pookin enkata pookin nayieu oltung'ani nenya.

ore ntokitin pookin nadolta tene naa kadolta decorations e compound ashu enonkajijik eh kelo oltung'ani ning'oru impirbili nelotu apik irkiek apik peyie etumoki ninche atubulu netumoki ayaki sininche fresh air ning'oru irkuti soitok apik impirbili peyie ei record ashu eeku kisafi ewueji netumoki sii ataa metaa kei clean compound enye neku ore ena nentoki etipat oleng toltung'anak tenirembesha inkompauni inaduo wuejiti nemanya inche makewon.

ore entoki naitiship tena toki naa ee ore snail ee ashu irkurt entoki pookin nagira aedikompos ee naa ninche enya aitaa endaa enye enaa nkinyat ormaisurin netumoki ainosa peyie etumoki sininche aesavaiva neeku ore enatoki naa entoki etipat oleng amu ore kuna ng'uesi pookin naa kidikompos neeku ee nejing osunyai nepiru osunyai neeku teniun inkaitubulu kesiooki abulu neeku ore ena toki naa entoki etipat oleng toltung'anak pookin erishata pookin natii oltung'ani enaduo kulukuoni napirr.

ore entoki nagiraa aasa tene naa iltung'anak logira aing'uraki ireyiata namna ee peyie eeku meoroo enchan inkajijik ashu nelotu enchan asha sapuk nemeya nkajijik ainyiel ee laduo wananchi ashua iladuo tung'anak lenaduo murua neeku ore enatoki naa entoki etipat oleng tenelo naaji neeku kitorronok oreyiet ning'urakini mpinu pookin nanukieki peyie mitoki aaku enyamali enkata pookin enchan ashu enkata pookin nanyamalu iltung'anak neku ore enatoki naa entoki etipat oleng teneponu ilarikok neponu aing'oru solutions oladuo mutaroni.

Ore entoki nagira aasa tene naa etunoki ilkeek te nkipirata ashu eshepita oreyiet oladuo permanent loruko peyie etumoki ataa keyau environment sidai ashu eyau enchan enkata pookin neaku ore ena naa entoki naitiship iltung'ana oleng' ashu entoki e maana te neas iladuo airimok loun ilkiek, peyie etumoki sii ninche ataa iltung'ana oilepunye ashu loisaidia enchan metaa ketii ashu eisadia enkulukuoni enaduo kop. Neaku ore enaa toki naa entoki e tipat oleng' e teneas iltung'ana enkata pooki aiteshep ilkiek oreyiet.

Ore enkeno naata kuusu ena kipirta arashuu ena baye, ore ena naa isinkirr oidipaki aivuna l,arashuu iloidipaki aitayu tenaiposha neeku kegirai ninje aitobirr peyie etumokini ainosa, arashu peyie etumokini aa teyierr. Ore enaa naa entoki etipat oleng' amu isinkirr naa endaa namelook arashu endaa naidimi iltunganak ainosa, neeku ore eniko tenitayu keponu neitayu oladuo ngozi lioriong netumoki ainosa arashu netumoki aa teyierr aitobiraki pee etumoki ainosa enkata pookin naata esumash arashuu emiraki iltunganak pookin loo yiu.

Ore maana enakipirta tonkiasin ekilaenkolong naa ore ena naa endaa sidai e natii ice ashu a enairobi nataa ore nai tenelo oltungani nelo anauru niyieu nituliza kewon ashu nitulia nilo aingoru enadaa nelo anya peyie kewon tinewueji neaku ore ena daa na entoki etipat oleng ashu enemaana Oleng enkata natanaure oltungani ashu enkata pookin nayieu oltungani nelo a enjoy kewon ashu aiji furahisha kewon.

Ore entoki naitiship tena siai, naa ilarikok ogira aishooyo Bursuries arashu egira ninje aisaidia inadui kera nagira aisuma, arashuu aa iltunganak pookin oo gira aisuma egira ninje aisaidia aisho scholarship peyie etumokini ninje aidipi arashu etumoki ninje ataas intemat teleleki megira aatum challenges oo ropiyiani arashuu challenges naa imaa enkata pookin nalaki empisai esukuul neeku ore ena naa entoki etipat oleng' too tunganak pookin eterishata pookin nagira iltunganak aingoru iropiyiani.

ore ena siai naa enetipat oleng tolarikok teniteng'en iltung'anak eniko teni invest ashua teniko tenitumia impisai enye vizuri pemelo ake neeku keesita iltung'anak esiai nemedolta maendeleo ashu melio maendeleo pookin nagirae ayaku neku ore ena naa entoki etipat oleng toltung'anak teni funza irkulikae venye enaas esiai ashu venye enaitobiraa esiai onkaik enye peyie eeku kegira intokitin apuo vizuri terishata enye.

Ore enkabila oo mali nanyoor tene ashu entoki nanyor tene naa erewata oo mpisai through mpesa ashu kutokea esiai enkijape ee mpesa amuu ore mpesa ashu teneeku iyata iropiani cash naa kitoronok. Lazima piyata oltung'ani iropiani te mpesa amu inakata eeku mikitomokinj atupur, ashu mikitumoki irmukurani ataar tenkaraki naduo pesai. Neeku ore enipik iropiani oltung'ani mpesa entoki etipat oleng', entoki nikisaidia sii makeon te secret ino, neeku kifaa ake peyie eyas iltung'ana ashu esuj oladuo kereti lopikieki iropini esiai ee mpesa.

Ore entoki nagira aasa tene naa oltung'ani lopikita ropiani empesa ashu aishooyo ropiani te mpesa peyie epikakini ninye esimu, peyie kore sababu napikieki ropiani esimu naa indim oltung'ani atipika ropiani esimu piilak loan niyata, indim sii oltung'ani atipika ropiani esimu piiriwaa airiwaki oltung'ni otii enelakua ashu oltung'ani lekilamita lemiindim ayaki cash. Neeku ore sii enkae toki napikieki ropiani esimu naa securities, ipik iropiani esimu peyie eeku keetai security ino ashu iyata iye security ino oltung'ani peyie tenelo ake nekiimbung' ilapurok nemekimpor aaya naduo ropiani iyata cash, neeku ina duake me metumoki ayaita natii esimu amu keeta pin esimu ino.

Ore ntokitin nadolita tene naa kadolta iropiani, ee ore iropiani nadolta naa kadolta hamisini, nadolta mia, nadolta mia tano , mia mbili, enjata. Oree sii esiai o ropiani naake isaidia iropiani oltung'ani metoponai biashara, nisaidia sii oltung'ani minosa endaa, nisaidia mibung'aki ormarei, nisaidia alak fee, nisaidia alak ilooni natoomonuo terishata pookin naba enaa enaomonunyeki looni ashu nyamalitin naata oltung'ani. Neeku ore ena naa entoki e tipat oleng' toltung'anak erishata pookin.

Ore ena siai kesapuk oleng' tenkopang, amu etaa ichaganyikate iltunganak arashu iduruata kulie tunganak oota ingulie religions Arashu ingulie abila leme iltunganak le christians neeku influence iltunganak neeku keetai christians neetai Muslims neeku ore ena siai netaa enetipat oleng' too tunganak pookin amu etaa kepuo iltunganak nichange neeku christian kulikae Muslims nepoi aifunza penye naomon arashu penye naisuma enaduo e Quran neeku ore ena toki naa entoki etipata oleng' etaa enemaana too tunganak.

Ore maendeleo ashu enkitobirata nayeu nadol tene netaa ore iltai lolbaribara ashu a iltai le security netaa le maana oleng' toltung'anak amu etaa kisaidia iltung'anak erishata pookin nemeeta ositima nitumia iladuo tai le nkolong'. Neeku etaa ena siai ene tipat oleng' tooltung'anak pookin erishata pookin, isaidia iltung'anak oleng' ailepunye ee te siai e security. Neeku ore ena siai naa ene tipat oleng' etaa maendeleo sapuk oleng' tooltung'anak erishata pookin.

ore entoki nagira aendeleya tene naa ilaisumak lesiai e computer logira aiteng'en iltung'anak challenges naidim aimai tesiai e hacking ashu eniko naaji tenetung'ani teni hack system neeku ore ena netaa entoki etipat oleng ashu entoki e maana amu etaa kisaidia iltung'anak misumata nisaidia sii iltung'anak metayiolo intokitin kumok tenkop oleng ashu intokitin naiusa naiusiana esiai e computer neeku ore ena siai netaa enetipat oleng toltung'anak pookin enkata pookin erishata pookin ee nayieu oltung'ani nisuma.

ore entoki naikuna enasiai mibelekenyai oleng tenkop ang netaa ore sininye olaini le airtel netaa kidim ake oltung'ani atipika impisai atushuma ashu etaa ore teniyu nintayi impisai naintai ake aitobiraki tenkop nitii amu etaa sininye yiolo airtel netaa kegira ae advance etaa kegira atum services sidain sinche naijo ine safaricom neeku ore iltung'anak eamua iltung'anak ae change ashu aibelekenya atusuj enaduo siai e safaricom aitumia airtel peyie isaidia ninche erishata pookin nanyamal ashu enkata pookin nanyamal iltung'anak enkata nemeasita safaricom nitumia oltung'ani airtel neku ore ena siai ilepa oleng etaa kegira aishindanare sinye safaricom tonkoitoi pookin.

ore eninko tenisum oltung'ani peyiolou ena siai naa lasima ping'as ae funza oltung'ani esiai e savings ashu maana e savings ashua faidani natum teni save iropiyiani wore sii ena siai teninko teni save naa ing'as aing'oru enaduo pirbil nipik mahali nimibol akata ampaka enkata nitejo baada olari matejo itejo baada olari ilo abol niaku ore iropiyiani pookin nishuku ing'ua esiai ashu nishuku meeta haja pirragie tiatua aji ibaiki ake oltung'ani nishum nipik enaduo pirbil nimibol niming'orr ajo kaja ashua nimintai enkata pookin ninyamal peyie kitumoki aisaidia neku ore ena siai naa enetipat oleng toltung'anak pookin loi save iropiyiani.

Ore esiai arashu entoki nadamu tenadol ena sia, ore enadol ena aji naa ore ena aji naa ninye naitashoki endungoto oo ilchambai arashu enkiishiroti oo ilchambai tolosho pookin le Kenya neeku ore ena aji naa enetipat oleng' arashu enemaana too tunganak pookin amu kisaidia ena aji metayiolo oltungani olchamba lenye neyiolou sii enebaiki, neyiolou ajo kaekai aja, neyiolou enaa ketii illoojo matimirr olchamba lenye enaa metii. Neeku ore ena aji naa enetipat oleng' too tunganak pookin oota engulukoni.

Ore embae etipat tenamuruabashu enetipat tenamurua aang naa ore enasiai enkitengenare onkera venye naitumia komputani osimui ashu aa aitumia laptop aisumare netaa enemaana neilepunye esiai e cbc oleng amu ataa nkera ore a kutitik na ketumoki aifikiria netumoki ataa creative netumoki si ainoto engeno vile naitumia naduo mashini peyie ore eaku nejo abulu sinye eata keata knowledge enaduo mashini neaku experts le it.

ore ena naa eh, emashini naji biometric nagira aichukua fingerprints oltung'ani eh, ore ena biometric naa kisaidia iltung'anak oleng ashu ki keep record oltung'anak amu ore entoki edukuya naa idim naaji oltung'ani aitumia ena fingerprint nijing'ie enkang ino peme access iltung'anak limiyiolo ashua fingerprint eh nae register iltung'anak anaa IEBC neeku ore enatoki netaa entoki etipat oleng isaidia iltung'anak terishata naado amu etaa ketumoki iltung'anak sininche aikipa information enye netumoki ae kipa secrets neeku ore ena siai netaa enetipat oleng toltung'anak pookin loitumia esiai e technology.

ore entoki naibelekenya ena baye oleng tenkop ang netaa ore iltung'anak le glovo ashu iltung'anak loyaki iltung'anak endaa tonkajijik netaa le maana oleng ashu iletipat toltung'nak amu etaa tenimi jiskia oltung'ani peyierisho ashu tenening oltung'ani ajo etanaure nidim ake ae order enaduo daa neyakini ake etonita netumoki ainasa nelak iladuo tung'anak eh, laduo le glovo nelak ninche iropiyiani enye ashu ore sii enatoki netaa enetipat oleng amu eta meelasima pitumiae ingarrin keetae iltukutuki loidim awaita enaduo daa aitasioyo teleleki eh neya sii aitabaiki iladuo tung'anak lenye vizuri.

ore entoki nagira aasa tene naa iltung'anak egirae aisaidia ashua esiai e inua jamii nagira aisaidia iltung'anak ae register peyie etumoki anoto eretoto te sirkali netumoki anoto mpisai naidim aisaidia ninche ashua mpisai naret ninche tenkata pookin nanyamal oltung'ani ore sii ena siai e inua jamii nisaidia iltung'anak aaku kisho ilooni neeku ore enatoki etipat netaa enetipat oleng too ltung'anak pookin enkata pookin nanyamal oltung'ani etaa eretoto nataana naidim naaji oltung'ani akwetiki nisaidika.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa ishara arashuu aa olmonekie otodolu ajo ketii entoki arashu kaa available ositima, enkare arashu ewoji nepiki takataka arashu enkolong neeku ore ena siai netaa enetipat too tunganak kumok amu etaa ketumoki aiderikita iltunganak netumoki sii aitumiya signs aitodolu aajo ore ena naa entoki tofauti ashu entoki emaana. Neeku ore ena toki netaa enetipat oleng' too tunganak pookin.

Ore entoki nalotu indamunot, tenadol ena, nesiai ebiashara, nedung'uni ashu nadoli faida ashu nadung'i intokiting pookin naipang'ita tenkop, te Kenya apuo nkulie kwapi eboo, neeku ore enatoki netaa enetipat oleng',ashu etaa enemaana amu, kisaidiai inchi ashu Kenya mitalaku kodi ,neeku ashu isaidia nkulie katintrini mitalaku kodi ,netum inaduo ropiyaiani netumoki ateshet mata ata si maendeleo, ashu atushukie ilooni natomontuo tenkata pookin. Neeku ore enasiai netaa enetipat oleng, toltung'anak pookin lebiashara.

Ore eng'eno naata naipirta ena baye naa ore enasiai naa esiai oloni ashu esiai nalo oltung'ani aiyaplai loan, peyie etumoki eaiterunye biashara ashu etumokinye aisumie nkera, netumoki sii ataramatie nkishu enyena, peyie etumoki aitoyu naduo pesai, netumoki sii naji ashomo airemo ilchambai, neeku ore ena siai neet ene tipat oleng' too iltungana pookin tenomoni loni, netumokini atushuk enkata pookin nayouni , peyie ekuu enemaana enaduo siai enkiremore, netumoki saa ataa kesioki iltung'ana atum iropiani natumoyu tenkata pookin nanyamal oltung'ani.

ore irreteni latoning'o kuhusu zenka, ashu, lent, kcb,tala, hipesa, hustler fund o mshwari naa ore kuna naa ntokitin naishooyo ilooni ashu naisaidia iltung'anak apik iropiyiani enye metaa ki safe kidim sii oltung'ani atushuma iropiyiani te mshwari eh ashu te kcb ae create account neku wore ena netaa entoki etipat oleng toltung'anak kiokolea iltung'anak esaa pookin nanyamal oltung'ani neku etaa ereteto nataana kuna siaitin toltung'anak pookin e loosita esiai ompisai ashu ae save impisai tonaduo tokiting pookin.

ore eninko piyas ena ashu piyas enatoki naa ee ing'as oltung'ani aing'oru iltung'anak chef laduo loyiolo ateyierr endaa sidai peyie eeku ore enaduo daa natii enaduo oteli naa kei attract customers ashua kenedol iltung'anak ashua tenenya netumoki ataa keyieu anaake ning'oru eh ewueji dining sidai ashu en table sidai aaku ore imisai inonok naa kisafii ake kila enkata peyie etumoki ataa eh kening irkastomani ashu keyieu irkastomani nitumia enaduo wueji ino enaake neeku ore ena naa entoki etipat oleng toltung'anak.

ore eng'eno nifaa niyata piyas ena ashua peyie itumoki aitumia computer ino aitobiraki ashu laptop naa lasima pitang'asa aisomeya eh, niata eng'eno nagut kuhusu esiai omashinini e computer peyie milo ake oltung'ani ae mess nilo ajut enaduo data pookin ashu nilo ainyial inaduo mashinini pookin nagirae aitumia tenkampuni neeku ore ena esiai e computer lasima peelewa oltung'ani aitobiraki peyie etumoki ataa oladuo tung'ani loitumia imashinini metii ingolikinot nagira aiyimia ashu aimaa tenkoitoi pookin.

ntokitin pookin nidolta tene naa huduma centres eketii huduma centre e turkana ee netii eh netii ene, ene kibra netii ene embu netii ene lamu wore esiai e huduma centre naa pishugulikia wananchi ashu peret wananchi ailepunyie ninche nisho ninche mibung'a inkipandeni ashua nishugulika ninye tenkoitoi pookin neusianare ombaa esirkali peyie etumoki sininche ataa keeta osiligi ashu keeta eretoto naimu ilarikok lenye natum usaidizi peyie etumoki aisaidikata enkata pookin nanyamal oltung'ani neeku ore ena naa entoki etipat oleng toltung'anak pookin teneendeleza esiai e huduma centre through serkali.

ore entoki nagira aasa tene naa sherehe ashua enotote ilchoreta lelatia eh, atumo tenebo netumoki atadamu memories naima ashua aifuraia tenebo netoni neng'arr ilomon tenebo neng'arr challenges nagira aimaa neeku ore ena netaa entoki etipat oleng toltung'anak pookin erishata pookin eh, naponu ilchoreta atumo tenebo nenya ntokitin pookin nagira aimaa ashu nelimu challenges nagira aimaa peyie etumoki ninye ataretoto tenkoitoi nabo.

Ore entoki nalotu idamunot tenadol ena naa esiai ee technology ashu asiai enkisuma kuhusu economy, summit, neeku ore ena netaa entoki etipat oleng toltung'ana pookin , teneyiolou iltung'ana esiai nagira aiendelea kuhusu oloingange ashu opportunities nagira apuku kuhusu taifa, peyie etumoki sii ninche ataa ore tenegira ayiolo ntokitin napoiti dukuya terishata pookin , pemitoki iltung'ana aibaki tesiadi economy enye.

ore eng'eno naata naipirrta ena baye e e citizen eh, ore oltung'ani ashu e evisa ashua e business naa ore oltung'ani teniaku iyata oltung'ani e visa e citizen ashua eh,e business naa ketumoki oltung'ani ataasa biashara ashua itumoki naaji oltung'ani ashomo nkuapi eboo teniata visa neeku ore enasiai netaa enetipat oleng toltung'anak pookin eh losita biashara ashu register ate tekuna tokiting etaa ketum sininche ereteto kupitia enasiai e e citizen ashua ene e visa.

Kore entoki nalotu ndamunot tenadol ena siai e eCitizen, naa kegira iltung'anak aisho orais enashe ashu aa aisifu orais lenye tenkaraki ntokitin five thousand nashomoita dukuya aiendelea tenkoitoi e dijital te eCitizen inoto iltung'anak ataa kees maendeleo ashu a kees induat kumok tena siai e dijital eCitizen. Neeku isaidia nje oleng' eeku ilepunye kibiashara, etaa sii ketumoki ataas meeta eng'oloto ashu meeta challenges nagira aimaa kumok.

ore eng'eno naata naipirrta ena baye naa ilarak lempira ashu iltung'anak lempira egirae aisho isawadini nkikombeni impirai inkilani empira neeku ore ena netaa entoki etipat oleng tenikuza iltung'anak talanta misaidia ninche aimunyie ashu isaidiyia ninye enkata pookin nanyamal ilo tung'ani ashu enkata pookin nayieu eretoto e e citizen ashu ene e talanta ee milepunyie ninche talanta enye.

Mm maata enduata napaashari naipirta ena baye amu ore ena naa endaa sidai ashu a oltung'ni oyiolo aitobira endaa sidai ee peyie etumoki aifuraia iltung'anak netumoki sii aiteng'enata o venye nayeri ena daa ashu a venye naiendelea ena daa peyie etumoki aitosha iltung'anak netumoki sii ataa entoki e tipat tiatua iltung'anak erishata pookin nainasitai endaa. Neeku ore ena naa entoki e tipat oleng' tenifunzana iltung'anak venye nayeri ena toki.

ore enkolong nataasa ena siai naa ore enasiai naa entoki etipat oleng ashu ene maana toltung'anak pookin eh ilo oltung'ani nilo ainyiang'u imonyit nilotu aruj nipik intokitin pookin naifaa neeku mutura ore piipik nipej toljiko nipej aitobiraki pitumoki ainyiang'u shumbi metaa teneponu irkastomani nidung'udung'oki impiisi eh te bei niyeu sinye iyie ashu te bei sidai peyie etumoki sinche aifuraia netumoki sinche ainasa enjaa enye enaake egira aifuraia ayiolou ajo kanyio nagira aendelea.

ore eninko piisum oltung'ani peyiolou ena naa ing'as oltung'ani alo agelu iladuo masurin loikomaa vizuri ashua enaduo peku sidai ore pigelu nilotu aun aitobiraki tewueji sidai ashu tewueji nemisumbua ninche peyie etumoki atubulu netumoki sii anoto afya sidai enkata pookin ashu erishata pookin naunisho oladuo tung'ani logira aun imasurin.

Ore enasiai enikunari temurua ang', ashu temurua natii, naa kegira alo vizuri ,amu ore lairemok lenkulukuoni, ashu lairemok lonkaitubulu, na kegira aitasapuk enasiai tenkop ang',amu etaa ninye ene faida ashu etaa ninye, naata ereteto toltung'anak kumok, enkata pookin, peisaidia ninche ailepunye enkulukuoni, ashu ilepunye ninche, esiai enkiremore, esiai oropiyiani tenkop enye. Neeku ore enasiai netaa enetipat oleng',toltung'anak, amu etaa keeta irmatunda osokoni lomirieki, neku etaa entoki nagira aisaidia iltung'anak oleng' tenkop.

ore ena siai e e citizen naa esiai ashu entoki naisaidia iltung'anak oleng tenkop etaa ee ore iltung'anak netaa ki register intokitin e e citizen netumoki ataas ashu ae aplaya ilooni ashu etaa kee ketii data enye pookin enewueji e e citizen peyie etumoki ninche ataa kees intokiting pooki nayieuni ashua kees intokiting pooki nayieu sirkali terishat pookin eh nayienyieki ninche data enye neeku ore enatoki netaa enetipat oleng toltung'anak pookin.